E picha ni, aneno japur mantiere kod pamba. Ber miyudo kuom tich mar pith mar pamba en niya, bang' ka japur ose yudo pambane e puodho, to imoye motwo. Bang' kosetwo to inyalo tere e kambi goeko milose lewni. Mano miyo pamba inyalo inyalo tigo eloso lewni gi gigo eki moko. Gima chielo kendo, kodhi mar pamba itiyo godo eloso mo mitedo godo.